Nĩ njiguĩte ng'ano nyingĩ, irĩa cikoragwo ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩkĩ tũrona mbica-inĩ ĩno, na nĩ tũrona atĩ ĩno nĩ meri, kũrĩa ĩkoragwo ĩthondeketwo ũndũ atĩ nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ maaĩ-inĩ. Na andũ nĩ matuĩkaga a kũrĩhĩra, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũgũkuuo kũndũ, ũkĩrutwo kũndũ kũmwe ũgĩtwarwo kũrĩa kũngĩ. Kuona nĩ gũkoragwo na andũ arĩa makoragwo maikaraga hakuhĩ na meri, na, na rũũĩ, kana ona iria rĩnene. Na nĩho kaingĩ ũtuĩkaga wa gũcemania na meeri ta ici, kũrĩa wira wa cio nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciraruta wĩra ũcio, wa gũkuua andũ. Kuona atĩ ona ene meri ici, nĩ matuĩkaga onao a kwĩyonera mbeca, na magatuĩka a gũthiĩ na mbere nginya na gwĩka biacara ĩno yao, kũrĩa nĩ gũkoragwo ona mũndũ ũrĩa ũkoragwo na ũũgĩ, na ũmenyo wa ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũtwarithia meri ta ĩno, na agatigĩrĩra atĩ o mũndũ nĩ atuĩka wa gũkinya kũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthi, arĩ o mũgima. Na nĩgetha ona ningĩ no nginya atigĩrĩre atĩ rĩrĩa aratuĩka atĩ nĩ marathiĩ na meri, rĩera rĩa kũu iria-inĩ, rĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo rĩ rĩega, na nĩgetha matigatuĩke atĩ no makuuo nĩ maaĩ.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndatuĩka wa kuona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩa mbere nĩ mũ ũkoraga atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũtongoria, na nĩ mũtongoria ũĩkaine mũno bũrũri-inĩ ũyũ, kana ona ũgakora nĩoĩkaine mũno gĩcigo-inĩ gĩake, na nĩ ũkoraga atĩ rĩrĩa aratuĩka nĩ arathiũrũrũka kuuma kũndũ icigo citiganĩte, nĩatuĩkaga wagũtigĩrĩra atĩ ngari yake nĩkoragwo ĩthondeketwo ũndũ ũũ, na nĩgetha agatuĩka atĩ ekũrũgama o arĩ ngari-inĩ yake, na atuĩke wa kwarĩria mũingĩ, harĩa ona nĩ atuĩkaga nginya wa kũmerĩra maũnd ũ marĩa akũmekĩra, rĩrĩa egũtuĩka atĩ nĩ ekuto nĩ egũtuĩka wa kũmatongoria, na nĩ ũkoraga atĩ ũũ nĩguo atongoria matuĩkaga agwetha nginya kura ciao, na nĩgetha magatuĩka atĩ nĩ megũthiĩ kũndũ kũingĩ na ngari ici, na magatuĩka a kwarĩria mwĩingĩ, na nĩgetha makamatarĩria, na magatuĩka a kũmera ciugo njega, na maũndũ nginya marĩa megwĩka rĩrĩa maingĩra thirikari-inĩ, nogakora atĩ andũ nĩ matuĩkaga agũka othe hamwe, na magatuĩka ona a gũkũngũĩra mũtongoria ta ũyũ, na nĩho mathiaga ona mbere na kũmũthura, kana ona makaga kũmũthura.

Ĩĩ nĩ ndĩramenya handũ haha nĩha, kuona atĩ rĩmwe nĩũkoraga atĩ, rĩrĩa gĩthurano gĩatuĩka atĩ nĩ gĩekwo na andũ magatuĩka atĩ nĩmathiĩ na mahũra kura ciao, na matuĩka agũcagũra mũtongoria ũrĩa marenda, na ũrĩa marenda nĩgetha atuĩke nĩwe ũgũtuĩka wa kũmatongoria, handũ haha nĩũkoraga atĩ, makoragwo maikarĩte nyũmba-inĩ ĩno harĩa nĩkuo gũtuwĩkaga nginya nĩkũrathomerwo ũrĩa ithurano cirathiĩ na mbere, na kura irĩa andũ matuĩkĩte agũthurana nĩcituĩkaga nacio cia gũtarwo, na gũkũ nĩkuo, atĩ nyũmba ĩno andũ matuĩkaga nĩmokĩte hamwe nginya a ceceni citiganĩte, na magatigĩrĩra atĩ, rĩrĩa kũrerwo nginya ũrĩa kura cirathiĩ na mbere na gũtarwo atĩ nĩcirakinyĩra atongoria aya nene, na nĩgetha magatuĩka nginya agũgĩonereria nginya ceceni citiganĩte, na nĩtũrona atĩ mbica-inĩ kwĩna mũtongoria ũrĩa nĩwe watuĩka wa gũcinda kura icio, na nĩwe ũtuĩkaga wa kũheyo maratathi macio nĩ mũnene ũrĩa ũkoragwo arũgamĩrĩire gĩthurano bũrũri mũgima. Na hau nĩho mũtuĩkaga akwĩrwo nginya ũrĩa watuĩka wa kuoya gĩtĩ kĩu, na mũgatuĩka nginya akũmenya mũtongoria ũrĩa ũgũtuĩka wa kũmũtongoria mĩaka ĩyo ĩkoragwo ĩrĩkanĩire.

Nĩ gũkoragwo na njĩra cia ũheani wa irio gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ. Na nĩ ũkoraga atĩ andũ a thirikari nĩ matuĩkaga atĩ ona nĩ marahe andũ a itũra rĩao irio, na kaingĩ ĩkoragwo andũ arĩa matarehota. Na nĩgetha matigĩrĩre atĩ o mũndũ wa itũra nĩatuĩka wa kũrĩa irio, na nĩgetha mũndũ ndagatuĩke atĩ nĩagũkoma atarĩte, kana ona atuĩke wa gũikara mũthenya mũgima atarĩte. Koguo nĩ gũkoragwo na rũhonge rũrĩa rũkoragwo rũthondeketwo, na nĩgetha andũ matigĩrĩrwo harĩa matarehota. Kuona ona nĩ gũkoragwo nginya na ciana cituĩkaga atĩ nĩ cigũthiĩ cukuru citarĩ na irio. Na ngwĩciria ũndũ ũyũ wa ũheani wa irio nĩ ũteithagia mũno nginya ciana na nginya aciari. Kuona rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ gũtirĩ na wĩra wa kũruta na ũgakora atĩ mũciari ta ũcio nĩ atuĩkĩte wa kwĩrutanĩria mũno, ahote wa gwetha irio, na nĩgetha atuĩke wa kũhũnia bamĩrĩ yake yothe. No ũgakora atĩ mawĩra maya nĩ manini na ũgakora atĩ mũciari ta ũcio nĩ egũthĩnĩka mũno. Koguo rĩrĩa aratuĩka atĩ nĩ egũteithĩrĩrio, nĩ atuĩkaga wa gũtigĩrĩra atĩ ciana ciake ciothe nĩ ciarĩa na ciatuĩka ona cia gũthiĩ na mbere na gũthoma.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndatuĩka wa kuona ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ maikarĩte thĩ na magatuĩka atĩ ona nĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ andũ agima. Na nĩ tũrona marahũthĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ, kuona nĩ tũrona atĩ mena kompiuta irĩa marahũthĩra. Na nĩ ũkoraga atĩ tondũ nĩ tũrona kũrĩ na andũ arĩa mena mabuku na karamu kao, nĩ ũkoraga atĩ andũ aya nĩ gũthomithania marathomithania maũndũ. Na nĩgetha matuĩke atĩ nĩ magũtuĩka a gũcenjia ũgĩ na matuĩke ona a gũthiĩ na mbere na gũteithania. Kũrĩa nĩ ũkoraga atĩ ona rĩmwe andũ nĩ maikaraga thĩ na nĩgetha matuĩke a gũthomithania maũndũ merũ, marĩa marathiĩ na mbere na kwĩyũkĩria o mũthenya o mũthenya. Na ũgakora atĩ nĩgetha andũ aya matigĩrĩre atĩ gũtirĩ mũndũ wahĩtũkwo nĩ ũgĩ ta ũcio, nĩ matuĩkaga a gũũka hamwe na magaikara thĩ na magatuĩka ona a kwaranĩria. Kuona atĩ nĩ ũkoraga atĩ nĩ gũkoragwo na wabici ingĩ cikoragwo cithondeketwo ũũ, kuona atĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũikara o hau na agatuĩka wa kũrutĩra wĩra wake. Na ningĩ o ũguo nĩguo matuĩkaga nĩ magũthomithania, na nĩgetha o mũndũ ndagatuĩke atĩ nĩ ekũremererwo nĩ wĩra wake.

Ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ũndũ wa mbere nĩ tũrona atĩ mbica-inĩ ĩno kũrĩ na athuri na atumia arĩa nĩ matuĩkĩte a gũka kũndũ kũmwe. Na nĩ tũrona atĩ ona ũrĩa kũndũ gũkũ gũtuĩkĩte gwa gũtugwo na gũgathondekwo. Nĩ tũrona nginya ũrĩa gũthondeketwo na magatuĩka nginya a gũikara thĩ. Na nĩ tũrona atĩ andũ aingĩ marĩ na mĩtambo ĩyo yao ya kompiuta ĩrĩa no nginya ũtuĩke atĩ nĩ ũramĩhũthĩra, tondũ nĩ tũrona atĩ thikũ ici maũndũ nĩ macenjetie mũno. Na ũgakora atĩ nĩ marahũthĩra mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ. Na nĩ ũkoraga atĩ andũ ta aya nĩ matuĩkĩte a gũka hamwe na nĩgetha matuĩke atĩ nĩ magũthomithio ũhoro wĩgiĩ mĩtambo ya tekinoronjĩ, kana ona ũrĩa nginya tekinoronjĩ ĩrathiĩ na mbere na kwonjoreka bũrũri-inĩ witũ. Na ũgakora atĩ nginya mawĩra maingĩ arĩa andũ matuĩkĩte a kũruta, ũgakora atĩ kwĩna mĩtambo ĩrĩa thikũ ici nĩ ĩthondekeirwo wĩra ũcio. Na ũgakora nginya rĩmwe andũ ta aya nĩ matuĩkaga a kwĩrwo makue kompiuta ta ici ciao. Na nĩgetha matuĩke a gũthomithio maũndũ matowĩ kana maũndũ mageni, kana ona maũndũ marĩa matũire kuo no matiũwĩ kũmahũthĩra. Na nĩgetha matuĩke atĩ nĩ magũthomithio maũndũ merũ na matuĩke a kũmahũthĩra makĩruta mawĩra mao.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona atĩ, nĩ kũrĩ andũ arĩa mena mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ, na nĩ tũrona ona gwĩciria kũndũ gũkũ nĩ ta handũ bengi-inĩ, kũrĩa kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ o mũruti wa wĩra, nĩ akoragwo na kompiuta yake ĩrĩa akoragwo aigĩrwo handũ, na agathondekerwo. Na nĩ ĩtigagĩrĩra atĩ ona ena intaneti, na nĩgetha atuĩke nĩ akũruta wĩra wake o kahora, na atagũthumbũka. Kũrĩa we ta mũndũ wa na nja nĩ ũthiaga na ũgatuĩka wa kũhoya ũteithio, na ũgatuĩka ona wa gũteithio. Kuona atĩ okorwo nĩ bengi, nĩ ĩkoragwo na mũtaratara ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra, na nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ nĩ wathiĩ na watuĩka wa gũteithĩka, na mathĩna marĩa uma namo. Na nĩ gũkoragwo na andũ arĩa makoragwo marũgamĩte kũu thĩiniĩ bengi-inĩ, arĩa matuĩkaga atĩ nĩ magũkuonereria handũ harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũikara, kana ona ũndũ ũrĩa ũrĩa ũrĩa ũngĩtuĩka wa gũteithĩka waingĩra bengi-inĩ ta ĩyo. Na ũgakora atĩ ona nĩ gũkoragwo gũthondeketwo kũndũ andũ marĩikraga thĩ, na nĩgetha rĩrĩa watuĩka atĩ nĩ wakinyĩrwo, nĩ ũthiaga na ũkaranĩria na aruti aya a wĩra arĩa makoragwo marĩ mandĩkĩtwo nĩ bengi. Na magatuĩka atĩ ona nĩ magũgũteithia, okorwo nĩ ngombo, kana ona okorwo nĩ kũigithia mbeca ciaku, ũgatuĩka wa gũcigithia.

Nĩ hakoragwo na bata mũno, gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ haha ĩno ĩkoragwo ĩhana tarĩ bengi, kũrĩa atĩ nĩ ũtuĩkaga ona no wĩigithiĩ mbeca ciaku. Na kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ, andũ arĩa matuĩkaga atĩ marahũthĩra mĩtambo ĩno ya tekinoronjĩ kũrĩhwo, kana ona arĩa kaingĩ nĩ ũkoraga nĩ mararuta mawĩra, na nĩ harĩa makoragwo makĩheyo mawĩra nginya ma mabũrũri ma na nja, nĩ ũkoraga tondũ gũtirĩ na raini irĩa cikoragwo bũrũri-inĩ ũyũ witũ, ũgakora atĩ nĩgetha ũtuĩke nĩ ũkĩrĩhĩrwo wĩra ũcio warutĩra o ũrĩ o gũkũ, mbeca icio nĩ cituĩkaga cia kũingĩra haha. Na nĩgetha we ta mũndũ rĩu nĩ ũtuĩkaga wa gũcicenjia cigatuĩka atĩ nĩ cia bũrũri ũyũ witũ, na ũgatuĩka ona wa kũnyita mbeca ciaku, na marĩhi maku. Kuona nĩ ũkoragwo ũcirutĩire wĩra. Kũguo ngwĩciria ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, kuona atĩ ona nĩ gũkoragwo na andũ arĩa maigithagia mbeca ciao gũkũ, na nĩgetha ona atĩ matuĩke atĩ nĩ magũciarithania mbeca icio. No kaingĩ nĩ ĩtũmĩkaga nĩ mũndũ wĩna gabiacara, na nĩgetha atuĩke atĩ andũ nĩ magũtũmĩra rũhonge rũrũ kũrĩha, kana ona kũrĩhwo rĩrĩa mũndũ atuĩka wa kũrutĩra mũndũ kana andũ matiganĩte mawĩra.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ ĩno nĩ ũkoraga atĩ, gũkũ nĩguo nginya ũkoraga atĩ kũrĩ na atongoria. Kuona atĩ ici nĩ obici cia kũndũ gũkũ, kũrĩa ũkoraga atĩ andũ a kauntĩ ĩno nĩ matuĩkaga a kũrehe nginya mateta mao gũkũ. Kũrĩa nĩ matuĩkaga a gũcemania nginya na atongoria ao, na magatuĩka a kwaranĩria, na magateithania. Kuona atĩ gũkũ nĩ ũkoraga atĩ o mũtongoria nĩ akoragwo na wobici yake, kũrĩa nĩguo agĩrĩirwo nĩ gũkĩra agoka wĩra kĩroko, na nĩgetha atuĩke atĩ nĩ agũtigĩrĩra nĩ atungatĩra andũ ake. Kana ona nginya nĩ atungatĩra andũ arĩa matuĩkire a kũmũthura. Kuona nĩgetha ũtuĩke mũtongoria, andũ nĩ matuĩkĩte a gũkũmenya, na magatuĩka a kũmenya atĩ rĩrĩa watuĩka nĩwaingĩra ũtongoria-inĩ nĩ ũgũtuĩka wa kũmateithia, na kũmahingĩria maũndũ marĩa wamerĩire. Kuona atĩ nonginya ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũraruta wĩra ũrĩa ũbatiĩ, na nĩgetha ona rĩrĩa andũ mũgũtuĩka atĩ nĩmagũcagũrana rĩngĩ, we ta mũtongoria okorwo nĩwarutire wĩra mwega, andũ aku nĩ matuĩkaga a gũgũthura rĩngĩ, na magagũcokia ũtongoria-inĩ. Na hau nĩ ũtuĩkaga wa gũthiĩ na mbere na kuonjorithia itũũra.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ rũrũ nĩ rũhonge rũrĩa rũkoragwo rũthondeketwo nĩ thirikari. Kũrĩa andũ nĩ matigagĩrĩra atĩ, mũndũ nĩ atuĩka wa gũtinio magooti make. Kuona atĩ okorwo nĩ ũtuĩkĩte wa kwandĩkwo handũ wĩra, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtinio igooti, na igooti rĩu nĩrĩo rĩtuĩkaga atĩ nĩ nĩ manyitithanagio mothe kuona andũ nĩ aingĩ arĩa marutaga mawĩra. Na andũ nĩ matuĩkaga a gũtinio mũcara-inĩ wao, na nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ, nginya onokorwo wĩna biacara yaku handũ, ũgatigĩrĩra atĩ nĩ wandĩkithia, na nĩgetha ona rũhonge rũrũ rũtuĩke rwa kũmenya atĩ wĩna biacara, na nĩ ĩratuĩka ya gũtinio magooti. Na hau ũgakora atĩ, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ weyandĩkithia, na nĩgetha ndũgatuĩke atĩ nĩ ũkũhingĩrwo wĩra waku, tondũ ndũnatuĩka wa kũrũmĩrĩra watho ũrĩa ũthondeketwo. Kũguo nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ wamenyana na mawatho mothe, na nĩgetha ũtigĩrĩre atĩ we ta mũhũri wa biacara, nĩ ũgũtuĩka wa kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩrĩa yagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩrwo. Na nĩgetha okorwo atĩ ndũtuĩkĩte wa gũteithĩka, nĩ ũtuĩkaga wa gwĩtwara rũhonge-inĩ ta rũrũ, na ũgatuĩka wa gũteithĩrĩrio na ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na kũruta biacara ta ĩyo yaku

Maũndũ ma bata haha nĩ maingĩ mũno, na nĩ tũrona atĩ ici nĩ mbeca cia ngiri ĩmwe, iria citũmĩkaga bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Na nĩ tũrona atĩ, kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ mbeca nĩ citũmĩkaga na maũndũ maingĩ mũno, kuona atĩ nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩũragũra kĩndũ, nĩ wagĩrĩirwo nĩgũkorwo wĩna mbeca ciaku. Na nginya ona mwendia ũcio arendia nĩgetha atuĩke nĩ akũgũra indo icio na atuĩke wa gũka kwenderia andũ, nĩ abataraga mbeca iria nĩgetha nĩcio akũgũra na andũ indo, na nĩgetha atuĩke wa kũmarehera matuka-inĩ, kũrĩa nĩkuo arĩmendagĩria. Na hau nĩho atuĩkaga atĩ we ta mwendia, nĩ atuĩkaga wa gwĩtarĩra bainda yake ĩrĩa atuĩka wa kuona, rĩrĩa atuĩka wa kwenderia andũ indo. Na ningĩ nĩ tũrona atĩ mbeca ici nĩ cituĩkaga cia gũcenjia mũno, kuona atĩ ona ici mbeca nĩ tũrona atĩ nĩ ciratũmĩka bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na nĩ mbeca njerũ iria cituĩkĩte atĩ nĩ cirehetwo. Kuona atĩ kwĩna ngũrani nene ya mbeca ici, na mbeca iria ciatuĩkaga cia gũtũmĩka hau gabere. Ũgakora atĩ o thirikari nĩratuĩka ya gũthiĩ na mbere na gũcenjia maũndũ maya ma mbeca, na nĩgetha ona nĩgetha andũ matuĩke a gũthiĩ na mbere na kuonjorithia mabiacara mao, na andũ mathiĩ na mbere na gũtũmĩra mbeca ici gũteithania.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndatuĩka atĩ nĩ ndona ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ ici nĩ obici irĩa cikoragwo cithondeketwo nĩ thirkari. Kũrĩa nĩ ũkoraga atĩ rĩrĩa mũndũ arenda gũtuĩka atĩ ena maratathi ma gũciarwo, kana ona ma gĩkuũ, mũndũ nĩ atuĩkaga wa gwĩtwara obici-inĩ ta ici. Na nĩ makoragwo mandĩkĩte mĩtaratara ũrĩa ũgũtuĩka wa gũteithĩka, na ũtuĩke wa kũheeo maratathi macio. Na ũgakora atĩ tuge okorwo nĩ mũciari, kana ona mũndũ watuĩka atĩ nĩ agĩa mwana, nĩ atuĩkaga gwa gũthi gũkũ na akandĩkithia mwana ta ũcio wake, na nĩgetha nĩ ũtuĩkaga wa kũmahe mahinda manini, na hau nĩho ũtuĩkaga wa gũthi na ũkagĩra maratathi macio. Harĩa we ta mũciari nĩ ũtuĩkaga wa kwĩigĩra, na nĩgetha rĩrĩa ũratwara mwana thukuru, to nĩ wĩtagio maratathi macio kuona nĩ mabataranagia. Na hau nĩho ũtuĩkaga ona wa kuonania atĩ mwana ũcio marĩĩtwa make, na ningĩ agatuĩka wa kuonanio nginya ũrĩa baba wao nũũ, na mami wao nũũ. Na nĩ ũkoraga atĩ ona rĩrĩa okorwo kwĩna mũndũ wakua, andũ nĩ matuĩkaga agũthi kũgĩra maratathi macio o gũkũ. Mũkamũandĩkithia, na agatuĩka wa kũmenyeka rĩrĩa akuire, na maratathi make magatuĩka.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ mbica-inĩ ĩno ĩna andũ aingĩ arĩa matiganĩte, na nĩ tũrona atĩ hena kĩndũ kĩrĩa maratuĩka a kwĩrorera, na ngwĩciria andũ aya nĩ mokĩte hamwe, rĩrĩa matuĩkaga atĩ nĩ maratarĩrio kĩndũ kĩrĩa marenda gĩtuĩke atĩ nĩ gĩkũrehwo kambuni-inĩ yao, kana ona ũgakora atĩ, mararĩrĩria maũndũ marĩa makoretwo makĩhanĩka, kana maũndũ ona marĩa mangĩtuĩka atĩ mangĩkĩrwo mĩbango-inĩ ĩno ya kambuni yao, wĩra wao nĩũgũtuĩka wa gũthiĩ na mbere nagũthi wega, na nĩ megũtuĩka a kwonjorithia nginya mbeca njega, kuona atĩ rĩrĩa maratuĩka atĩ nĩ megũthiĩ na mbere na kũhĩmbĩria mĩtaratara ĩyo, wĩra wao nĩũgũtuĩka wa gũthiĩ mbere na ũmithio mwega, koguo nĩ ũkoraga atĩ, andũ aya makoragwo nginya maimĩte honge citiganĩte, na nĩgetha moke hamwe, na matuĩke akũmenya maũndũ marĩa marathiĩ nambere kambuni-inĩ yao, kana ona wĩra-inĩ wao, na hau ona nĩ matuĩkaga ona agũteithania ũrĩa magũthiĩ na mbere na gũteithia nginya kambuni yao, no rĩa megũthiĩ na mbere onao ene gũteithania, na nĩgetha atĩ matigĩrĩre atĩ o mũndũ nĩ atuĩka wa gũkinyia, kũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na kwonjorithia wĩra.

Ndona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa, nĩ tũrona atĩ ũyũ rũkorwo nĩ rũhonge rũmwe, rũrĩa andũ matũmagĩra gũtũmanĩra mbeca. Ũgakora atĩ nĩ makoragwo mathondekete, ũndũ andũ nĩ magũtuĩka a kũgũranĩra nginya kandi, na nginya gũgatuĩka atĩ andũ ta aya nginya nĩ mũgũtuĩka atĩ nĩ mũgũtũmanĩra mbeca. Kũrĩa ona no ũtũmĩre mũndũ atarĩ ona laini ta ĩno tũrona nĩ ya Airtel. Na hau nĩ ũkoraga atĩ, nginya nĩ makoragwo na mĩtaratara ĩrĩa makoragwo mabangĩire, kuona nĩ gũkoragwo ona na marĩhi matiganĩte ma mbeca irĩa ũratũma, na nĩ cikoragwo na ũtiganu mũnene. Na rĩrĩa ũrona mbica ta ĩno, nĩ marageria gũthomithia andũ na kwĩra andũ, atĩ rĩu rũhonge rũrũ rwao rwa Airtel, mũndũ no atuĩke wa gũtũma mbeca, kũrĩa ona no ũtũmanĩre nginya onokorwo ũratũmĩra namba ya Airtel, kana ona namba ĩngĩ Kũrĩa andũ nĩ matuĩkaga ona okorwo wĩna namba ta ĩno, nĩ ũgũtũmĩrwo mbeca ciaku, na ũtuĩke wa gũcirutithia wĩra.

Rĩrĩa ndatuĩka wa kuona ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno arĩa marũgamĩte hamwe, na nĩ tũrona nĩ makenete. Na ngwĩciria andũ aya mokĩte hamwe, na nĩgetha matuĩke a gũkũngũĩra atĩ nĩ mahingũrĩrwo rũhonge rwa, rwa borithi kwao. Na nĩ tũrona atĩ ũrĩa matuĩkĩte a gũũka hamwe na nĩgetha mahũũrwo mbica hamwe. Na nĩ tũrona atĩ ona nĩ kũgemetio mũno. Kũguo ngwĩciria atĩ rũhonge rũrũ nĩ kũhingũrwo rũrahingũrĩtwo kauntĩ-inĩ ĩno, na nĩgetha andũ matuĩke atĩ nĩ magũteithĩka, kuona atĩ borithi nĩ matuĩkaga a kũrehwo kũndũ ta gũkũ, na magatuĩka a kũrangĩra matũũra maya. Na nĩgetha ona rĩrĩa kũrĩa na ngũĩ, kana andũ kwĩna mbaara, thigari ta icio nĩ cirĩtuĩkaga cia kũgĩrwo na cigoka cigateithĩrĩria andũ, na magatuĩka atĩ nĩ nĩ magũtigithania andũ arĩa nginya mararũa. Na haha nĩ tũkoraga atĩ nĩ gũkoragwo gũthendeketwo tũnyũmba, tũrĩa nĩguo andũ arĩa maratuĩka atĩ nĩ mareka maũndũ marĩa matabatiĩ, kana andũ arĩa marauna watho, nĩ matuĩkaga a kũrehwo kũndũ ta gũkũ. Na ũgakora atĩ ona nĩ matuĩkaga nginya a kũrara, na nĩgetha mũndũ atuĩke atĩ nĩ agũthomithio nĩgetha ndagathiĩ na mbere, na kuna watho, kana ona kũrehe ngũĩ, kana kũgia andũ itũũra-inĩ.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndatuĩka wa kuona ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrona atĩ kũndũ gũkũ nĩ kũgemie mũno, na nĩ tũrona atĩ ũrĩa kũrĩ na andũ aingĩ arĩa marũgamĩte hamwe, na nĩgetha matuĩke a kũhũrwo mbica. Na nĩ tũrona atĩ rũrũ nĩ rũhonge rwa bengi, rũrĩa rũtuĩkĩte atĩ nĩ rũhingũrĩtwo kũndũ ta gũkũ kũgeni, kuona atĩ nĩ tũrona atĩ nĩ kũhingũrwo ĩrahingũrwo, na nĩ njerũ. Na rũhonge rũrũ nĩ rũhingũrĩtwo kũndũ ta gũkũ, na nĩgetha rũtuĩke atĩ nĩ rũgũteithia andũ matuĩke atĩ nĩ makũigithia mbeca ciao, na nĩgetha ona rĩrĩa kũrĩ na andũ arĩa marenda kũhoya mbeca, nĩ matuĩkaga a gũũka na magakomba. Na nĩ ũtuĩkaga ona wa gũtarĩrio ũrĩa ũgũcokia mbeca ta icio, na nĩgetha onwe wĩ ta mũndũ ũrĩa ũrathi kũiga mbeca ciaku, nĩ ũtuĩkaga wa gũtarĩrio mũtaratara ũrĩa ũkũrũmĩrĩra, kana ona ũrĩa ũngĩtuĩka nginya wa kũigithia mbeca, na cituĩke cia gũthi na mbere na kuonjoreka. Na hau we ta mũndũ nĩ ũtuĩkaga wa gũteithĩka, kana ona rĩrĩa ũrenda gũthi gũkomba mbeca, nĩ matuĩkaga a gũgũtarĩria, na magakwĩra mawatho marĩa marũmagagĩrĩra, na nĩgetha we ũtuĩke wa kũgunĩka na mbeca ta icio, kũrĩa no ũtuĩke wa kũiga biacara, kana nginya gwĩka ũrĩa.

Nĩ gũkoragwo na itũmi citiganĩte, iria cingĩtũma atĩ wende gwĩka ũndũ ũyũ, kuona atĩ rũrũ nĩ rũhonge rwa thirikari, kũrĩa nĩ matuĩkaga a kwĩra andũ matuĩke nĩ makwĩyandĩkithia na Huduma, na nĩ mũthiaga na mũgatuĩka nginya a gũteithio. Kũrĩa nĩ ũthiaga na ũkoragwo ũtarĩirio indo iria ũgũkua, na indo iria ũgũthiĩ nacio, na nĩ getha ũtuĩke wa kwĩyandĩkithia, na andũ nĩ matuĩkaga a gũthiĩ ta bamĩrĩ othe, na nĩgetha mũgatuĩka atĩ nĩ mũkwĩyandĩkithia, na nĩgetha ona mwarĩkia nĩ mũtuĩkaga a gwĩthĩra mawĩra manyu. Na ngwĩciria ũndũ ũmwe wa kwenda gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ thirikari nĩ maugaga andũ matuĩke atĩ nĩ mekweyandĩkithia, kuona atĩ nĩ ĩteithagia andũ matuĩke a kũmenyeka andũ nĩ aigana, na nginya ũrĩa bamĩrĩ ciratuĩka nĩ cirathiĩ na mbere na gũkũra, na koguo bũ thirikari nĩ ĩtuĩkaga yakũmenya, andũ kana nĩ gũkũra marakũra kũrĩa marĩ, kana andũ nĩ kũnyiha maranyiha. Na ningĩ gwĩciria ũndũ ũrĩa ũngĩtũma atĩ ũtuĩke nĩ ũkũmena gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ atĩ rĩmwe ũkoragwo wĩ wĩra mũingĩ, kuona ngina maratathi marĩa mũndũ atuĩkaga wa kwĩrwo akuue, nĩ ũkoraga nĩ maingĩ, na wĩra ũyũ wa kuoya nginya irore nĩgetha ũtigĩrĩrwo atĩ nĩ wa, nĩ cionekana ciothe.

Ĩĩ no ndirikane rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, nĩ tũrona atĩ gũkũ nĩ bengi. Na rĩmwe mũndũ rĩrĩa atuĩka atĩ nĩarenda gũthi kũigithia mbeca, kana ona rĩrĩa arenda gũthi kũruta mbeca bengi-nĩ, na nĩ ukoraga atĩ nĩ gũkoragwo na mũtaratara ũrĩa ũrũmagĩrĩrwo nĩ o mũndũ, na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ ũgũkinyĩrwo na ũtuĩke wa gũteithĩka. Na rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ, ũgakora atĩ rĩrĩa andũ maratuĩka atĩ nĩ maratuĩka a gũbanaga raini teno, nĩmakoragwo magĩeterera na nĩgetha mateithio nĩ andũ arĩa makoragwo, wĩra wao atĩ nĩgũteithia andũ arĩa maingĩraga bengi-nĩ ta ici. Nocio nĩguo wĩra wao kuma kĩroko nginya mathaa mao ma kũhinga bengi hwai-nĩ na wĩra wao ũkoragwo wĩ wa gũtungatĩra andũ, na nĩgetha mateithie o mũndũ o wothe ũrĩa ũratuĩka nĩaraingĩra bengi ĩno, arĩ na mathĩna make marĩa arenda gũteithĩrĩrio namo. Kuona nĩ gũkoragwo na andũ arĩa nginya marathi kwĩandĩkithia na bengi, angĩ kũigithia mbeca, angĩ kũruta mbeca iria makoragwo maigithĩtie na bengi teno. Na nĩ gũkoragwo ona andũ angĩ, arĩa nĩ ũkoraga atĩ nĩguthi marathi kũndũ ta gũkũ kũrĩha marĩhi ma indo citiganĩte. Kuona nginya thukuru, kana ona maĩ na thitima, thiku ici andũ nĩ marahũthĩra bengi gũcirĩha.

Ngwĩciria atĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũkorwo atĩ ũtarĩ na ũingĩ wa ũrĩmi, nĩ ũndũ wa andũ ũrĩa matarĩ na mĩgũnda mĩingĩ, kana ona mĩgũnda mĩnene. Na ningĩ ona ngwĩciria ũndũ ũrĩa mũnene mũno ũrĩa ũtũmĩte ũrĩmi ũtuĩke atĩ ndũratherema mũno bũrũrinĩ ũyũ witũ, nĩ atĩ indo iria ciratũmĩka kũruta wĩra wa ũrĩmi, ciri na thogora mũnene mũno. Kuona atĩ ona nĩ ũkoraga atĩ nginya mbegũ icio cia kũhanda, kana ona bataraitha na thumu, iria mũrĩmi atũmagĩra nĩgetha atigĩrĩre atĩ mũgũnda wake nĩ wakũria irio, na nĩgetha ona irio ciake cituĩke cia gũkũra na riri, nĩ ũkoraga atĩ kũndũ indo ta icio nĩ ciratuĩka atĩ nĩ cirendio na thogora wa igũrũ mũno. Koguo ũgakora atĩ mũrĩmi mũnini, na mũrĩmi ũrĩa ũrarĩma kũndũ kũnene nĩ mararemwo nĩ gũthi kwĩgũrĩra indo ta icio, na magaremwo nginya nĩ gũtungata mĩgũnda yao. Kuona atĩ matirĩ na mbeca cia kũigana cia gũtigĩrĩra atĩ nĩ magũrĩra mũgũnda wao kana ona mĩmera yao irio ta icio. Na ningĩ ona ũgakora atĩ maĩ thĩku ici, o rĩrĩa gũtaraura, ũgakora atĩ gũtirĩ na maĩ kũndũ guothe. Koguo nginya rĩrĩa gũtakura, ũgakora atĩ mĩmera nĩ yatuĩka nginya ya kũma.

Ũndũ ũyũ tũrona mbica-inĩ ĩno, nĩ tũrona atĩ ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩ tũrona atĩ andũ aya nĩ mũgũnda wao maratuĩka a kũũtungata, na nĩgetha ũtuĩke atĩ mĩmera ĩrĩa marĩmĩte, ĩtuĩke atĩ nĩ ĩkũmahe maciaro mega, na maciaro maingĩ. Kũrĩa ona mũndũ nĩ ũkoraga atĩ nĩ kwendia mendagĩria andũ. Koguo we ta mũrĩmi irio irĩa ũratungata mũgũnda waku, nĩ ũratuĩka wa kwenda bainda, na nĩgetha rĩrĩa watuĩka nĩ ciakũra na wacitungata, na nĩgetha ciakũhe maciaro maingĩ, na maciaro mathaka mena riri, nĩ ũtuĩkaga wa kwenderia andũ. Na andũ nĩ matuĩkaga ona a gũkũgũrĩra wega na thogora nginya mwega, kũrĩa nĩ ũtaraga bainda yaku, na nĩgetha onawe ta mũrĩmi ũgatuĩka atĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere, na kuonjorithia ũrĩmi waku. Na ngwĩciria ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo na ma wega na maũru maguo, kuona atĩ we ta mũrĩmi, no nginya ũtigĩrĩre atĩ nĩ warehe maaĩ mũgũnda-inĩ, kuona nĩ ũkoraga atĩ gũtiraura na ũrĩa we ũrenda mĩmera yaku ĩkorwo nĩ ĩranyua maaĩ. Koguo we ta mũrĩmi nĩ ũrutaga wĩra, wa gũtigĩrĩra maaĩ nĩ makinya kũndũ ta gũkũ. Na ngwĩciria maũndũ marĩa ndagereire rita rĩa mbere, nĩ atĩ wĩra ũyũ ndũkoragwo wĩ mũhũthũ, na ũkoragwo wĩ wĩra mũingĩ, na no nginya ũrĩte ũrĩa...

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ tũrona atĩ ĩno nĩ bara, na nĩ tũrona atĩ bara ĩno nĩ njũru mũno. Kuona atĩ nĩ tũrona atĩ ũrĩa ĩna marima, na kũndũ gũkũ ngwĩciria nĩ kura gũkurĩte kana ona kũraire gũkiura. Na nĩguo ũkoraga atĩ okorwo bara ndĩkĩrĩtwo mahiga, kana ona ndĩthondeketwo wega. Ũgakora atĩ okorwo no tĩĩri ũkoragwo ũitĩtwo, rĩrĩa gwatuĩka nĩ gũkuura na ngari nĩ ciragera bara-inĩ ta ĩno, kana ona nduthi, na mĩithikiri. Na ũgakora atĩ ona andũ nĩ matuĩkaga a kũgerera bara ta ĩno, ũgakora atĩ nĩ maragiĩka mũno. Kuona atĩ bara ĩno nĩ tũrona ũrĩa ĩiyũrĩte maĩ na ũrĩa nginya ĩna ndoro nyingĩ. Na kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ ona ngari rĩrĩa ĩratuĩka atĩ nĩ ĩkũgera kũndũ ta gũkũ, ũgakora atĩ ona ndĩngĩtuĩka atĩ nĩ ĩgũthiĩ wega, kana ona ũgakora atĩ nĩ yatuĩka atĩ nĩyagĩa gĩko kĩingĩ. Na ningĩ ona nĩ kũremererwo ciremagĩrĩrwo kũndũ ta gũkũ, cigatuĩka ona nĩ ciretherwo andũ arĩa magũka gũcitindĩka kana ona ngari ingĩ ĩrĩa ĩgũka kũmĩruta, na nĩgetha ĩtuĩke ya gũtwara indo kũrĩa yaagĩrĩire. Na nĩ ũkoraga atĩ kũndũ ta gũkũ wĩra ndũgũtuĩka wa kũrutwo wega, kuona atĩ andũ nĩ marehingĩra tondũ wa bara ta ici. Kuona nĩ iragirĩrĩria indo kuuma mũgũnda.

Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, no nduĩke wa gũtarĩria. Kuona nĩ tũrona atĩ, nĩ ũkoraga atĩ andũ ta aya nĩ makoragwo kaingĩ handũ ta mũkawa-inĩ, kũrĩa nĩkuo matuĩkaga atĩ mũndũ nĩ aingĩra. Na magatigĩrĩra atĩ mũndũ ta ũcio nĩ atuĩka wa kana ona kũmenya agũthi gũikara, na agatuĩka ona wa gũtarĩrio, harĩa agũthi gũikara metha-inĩ ĩrĩa rĩmwe nĩ ũkoraga mũndũ nĩ arĩhĩire gabere. Kana ona rĩrĩa mũndũ atuĩka wa kwĩrehe na akora metha ĩtarĩ na andũ, nĩ mũtuĩkaga a gũtwarwo nginya hau, na mũgatuĩka atĩ ĩyo nĩyo metha yanyu. Na hau nĩho mũtuĩkaga nginya atĩ nĩ mũgũĩtia irio, na mũgetia nginya indo cia kũnyua, na nĩgetha ona mwarĩkia maũndũ manyu mothe, nĩ mũtuĩkaga a gũkĩra na mũgathiĩ. Na ningĩ ona nĩ ũkoraga andũ aya makoragwo kũndũ nginya ta mũkawa-inĩ, rĩrĩa ũkoraga atĩ mĩkawa ĩno ĩkoragwo na kũndũ gwa gũkoma, nĩ ũkoraga atĩ, nĩ makoragwo magĩtaarĩria atĩ mũndũ ũrĩa ũrathi kũrora kũu nyũmba ya gũikara, makamũtaarĩria, okorwo nĩ agũcagũrĩte nyũmba, kũrĩa andũ nĩ matũmagĩra mĩtambo ya tekinoronjĩ na intaneti. Maroraga mũndũ okorwo nĩ agũcagũrĩte, magatuĩka a kũmũtarĩria ũrĩa agũtuĩka wa kũrĩha, na kana ona nyũmba ĩrĩa agũtuĩka wa gũthi na kũingĩra na aikare.